Koroi kobokomonut en biikab kokwenyun amun inoisie biik akobo katoldoleiwekab minutik chebo maan ak katoldoleiwek chemobo Iman, en yoon ko kakinaisi biik kflee katoldoleiwechu miten kinuani ko moboo iman oo monyolu keboishen en minutik.

En ireyu okere imbaretab chaik anan machanik chebo chaik, machanichu kebokengoe asikinde koik machanik kinde chaik, en yuu okere chito nebute machanichutet ak kowirchin kiit akee neuu kikabut nekakesen inendet, ko chichii ko kalach tukuk chenyolilen tukukab imbar.

Ichechu ko njukuk, elekichopto njukuk ko korong kebolu en imbar yoon kakoit kosorwek chekakoyam kebol yeityo kinyokemaa korong koyomnyo ak ketor kistoen makandiat nauui kistoen nombo barak, yekaketor kemaa kora keketyi tukuk njukuk chekiome, yechobok kekelkel en mwaita nekiten ak ketesyi chumbik, yechobok kiam njuku chutet.

Kerenyun akobo boishoni koboishoni korong ko kararan kot mising en yuu komii lokok, lokochu kotindo kompyutaishek ak ko alak ko kalach head phones, boishoni konete look konai akobo muswoknotetab kasari koboishen kompyutaishek, koyesich yenaii muswoknotetab kasari kosich ng'omnotet icheket ak komuch kotatuan tabushek chemiten en inguni.

En yuu komiten mainik chechang mising, mainichu ko mainik chekakichemushan, elekichopto mainik kindo beek mainik en beek chechumukoni en maa ak kekany takikoishek taman ak mut sikorurio mainik, yerurio mainik kinde indoinon ak kialda, ko inoni ko chemung'oroindet neoldote mainichu, mainik chekakiyo asikwam biik sikobiyoso.

En yuu okere masaek somok, oeng komurenik cheechen, ko akeng'e ko lakwet, masaechu kenoe kelee masaek amun kalach lesoishek ak konde metametaishek sonoek katit, ko mosoindet akeng'e ko kanam metitab ng'etet, tokuu kelee iberurishe, iberurishe iberure ngetet mosoindonon.

Koroi kekuren simoitab euut, ko kerenyun akobo koroi ko koroibko kikobunchi komonut mising kasari, imuche ing'alal ak chito nemii eleloo iboishen koroiton, koroi kora komuche kokonor tukuk chechang en oriit ingopichainik, alan tukuk alak tukul chebo maana indoi koroiton simoitet, koroiton kora kimuche kebiroten pichainik makoboishe kameraishekab keny kouu keny ko konyumnyumit amuun imuche ibir tukuk picha simuch iker en besho.